Gik ma dwarre mondo ng'ato oyud kipande e piny Kenya en, nyaka obed gi ,nyaka oter birth certificate mare, mano mokwongo, passport mage, gi kitambulisho mar jonyuolne . photocopies mek kitambulisho mag jonyuolne. Ee mago e gik madwarore.